Ngima en gi ma ber kendo en gi malongo ainya kendo en ga dwaro mar ngato ka ngato mondo obed gi ngima ma ber ma onge tuoche. Mano e ma omiyo sirkal osebedo ka tiyo ma tek kendo gero ute gi mag thieth e gwenge duto kata boma duto mondo ji oyud thieth e yo ma yot kendo e bei ma oluar ainya. Koro dispensary en ka ma ber kendo en ka ma inya yude thieth ma piyo piyo kendo e yo ma olony ainya.

Weche go mag thieth osebedo ka yudo lokruok ma opogore opogore. Sirkal ne obiro gi yore go ma yot ma keto yore go mag thieth obed ma yot kendo ma jo piny nyalo ok nyal inyo jopiny. Koro kamano e ma omiyo sirkal ne obiro gi nhif mane nyalo konyo jopiny e chudo mag thieth e bei ma oluoar kata saa ni koro itiyo gi sha kata mi iliuongo ni shif kendo en be beche oluar piny. Koro inyalo kata chulo mana siling mia achiel gi piero abich to sa moro amora ma ituori ti inyalo dhi ti ithiedhi. Koro kae mama ni en ngano ma tuo kendo koro irango lwete oketo lwete mondo orang ka nyinge yudore e kwan jok man gi shif no mondo oyud thieth e yo ma yot.

Jii niga gi tuoche mopogore opogore. Mana inyaloyudoni ng'ato nigi maleria, ng'ato nigi kipindupindu to ng'ato be nyabedo gi tuo mar kute mag ayaki. Pinjwa mar Kenya ka koriwore gi pinje duto manie pinjwani kendo mani kuondeduto e piny osebedo ka doso kendo oketo ayanga diochieng' mar paro jogo manigi kute mag ayaki. Enga odiochieng' moket kendo mar nyiso hera ma wangodo gi jogwa manyabedoni nigi tuono mar kute mag ayaki kendo en mar jiwogi ni pod ginyalodak kata gin gi tuochego. Kendo miyo giwinjo ka ni gimbe gin achiel kuomwa. Kendo en gino maber kata malong'o maber ka watimo ka waketo jogi e paro,e lemo kendo wajiwogi e yore mopogore opogore.

E oganda ji mangeny ohero pur kendo saa ni idhi yudo ka ji mangeny ainya olonye kendo odonjo e pur kendo opidho cham ma opogore opogore. Chiemo en gi ma ochuno kendo ji nyaka chiem pile ka pile to mondo otim kamano nyaka ipidh chiemo ipidh gigo e puodho ka in gi puodho ma ber ma inyalo pidhe. Koro ka ngani opidho nduma , nduma ne gino ma ber ainya kendo gino ma mit ma ji mangeny ohero. Nduma ni inyalo use e chiro e pesa mangeny ma nyalo konyi e timo tije gi ma opogore opogore .Kata in inyalo chamo owuon in gi anyuola ni.

Ekinde ka kinde jolendo gi jofuamb weche osebedo ka kelo lendo kendo gipenjo jopiny pachgi kaka piny osbedo kadhi. Koro mae en lendo mane ji ogolo kaluwore gi higani kaka chalo. Ata malo piero adek iwacho ni higani ber moloyo hoiga mokalo. Ata malo apar gariyo nowacho ni higani rach moloyo higa mokalo. Kata kamano ata malo pieromadek kod auchiel ne odong' ka parore kendo ne kia kama gibedie ok gi ng'eyo kata oingo kata rach mokalo kaka mokalo, kendo gin ne giwacho ni gin gikia kaka gino chalo. Koro en gima ber ka jofuambo limo jopiny kendo ng'eyo pachgi.

Piny kae wan ga gi odiechienge ma opogore miduso go kendo mi iparo ga odiechienge ma opogore. Koro kae en odiechieng mi iparo en odiechieng mi iluongo ni safer internet day. Mano en odiechieng no miniparo mbui kendo waparore kaka mbui osebedo ko kelo lokruok kendo kony mangeny ne ji mangeny e oganda wa masaani. Ji mangeny kata an saa ni tek mondo watim gik mangeny ka onge mbui kendo mbui ema osebedo ka keto tije wa obed ma yot .Kendo osebedo ka en gino ma kelo konyo wa kuom kelo mor nikech wanyalo tiyo godo e yore go mag mag neno mag winjo wende kata mag neno gigo ma nyalo kelonwa mor e wenge wa . Koro mae en odiechieng ma ber ahinya.

Ji ni ga gi tuoch ma opogore opogore kuom kamano nitiere be yedhe ma opogore opogore ma nyalo chango tuoche ma ji ni godo. Nitiere yedhe go ma sirkal otiego kendo ma okete e osiptal kata kuonde go ma iuse yedhe ma oket ni ngato nyalo ngiewo to tiyo godo. Kata kamano wan ga gi yedhe wa ma nyaluo ma bende ji mangeny ogeno ga kuom ji keto osebedo ka chango ji. Ma koro tich mar uso yedhe ma nyaluo gi en gi ma ber ainya kendo en gi ma konyo daktari ,daktari ma dala. Nyalo loso pesa kata nyalo yudo gire moro ma tin ma onyalo konyore godo e yore ge ma opogore opogore. Yedhe mag nyaluo gin ga yedhe ma beyo kendo jogo mangeny ka tiyo kod gi osrbedo ka pako gi kendo puoyo gi kaka gisebdeo ka gi tiyo e yo no ma ber kendo ma longo.

Mae en laktar kata ja chiw thieth kendo koro nitiere ng'ano ma jatuo ma olimo kendo koro obiro mondo onwang thieth e yo ma dwarore. En gi ma ber ka iwinjo ka dendi rami kata ki iwinjo ka gi ma ituo dhi ir laktar, mondo opimi kata mondo omiyi yath ma nyalo konyi modo ichangi. Koro kae nya bedo ni ngani ichuoyo sandan mar keto ne yath e dende kata mar pime ,kata mar chanje, kata laktar ka osega miyo ng'ato chanjo iketo ga alama ma ma ngiso ni ngani osechanj mondo kik gi nuore kata mondo kik gi kos ma ok gi miyo ng'ato chanjo koro en gi ma ber ma konyo gi mondo gi kony ji duto.

Ee gwenge wa duto gi konde duto kata bombe duto wan gi jogo ma chiwo thieth kendo jo ma konyowa seche go ma watuore. Kata kamano e osiptal wan ga gi jogo ma ochung ne gik ma opogore opogore. Nitiere ga jogo ma ochung kama ne jo ma nyuol kama jo ma nyuol nyalo tiyo godo, kata kamano be sirkal ka oriwore gi jogo ma ochung ne wach mag thieth osebedo ka kinde ka kinde miyo ji net. Net gi gin ma konyo ji mondo kik gi yud malaria kendo gi gingo suna mondo kik ka mama gi nyathine ka gi umore godo. Koro en gi ma ber ma osebdo ka konyo ji kendo oseduoko piny jogo ma tuore ne wach malaria.

Kinde ka kinde ji jabedoga gi midhiero ma opogore opogore kaka tuo. Tuoche en gima ng'ato yudoga obed ni odwaro kata ok odwar inyalo po kituori. Kata kamano sirkal osetiyo matek kata piny osetiyo matek makoro oketo lakteche kata jok machiwo thieth. Koro ka i bedo matuo to inyalo dhi ir laktar mondo omiyi thieth kata mondo omiyi yath madhi konyi mondo ichangi-. Tijni mar thiethoni en tich maber ahinya kendo osereso ngima ji mang'eny ahinya kata kamano dakteche osebedo kakonyo ngimagi kendo en tich malong'o ahinya.

Chiemo en gi ma ochuno kendo en gi moro ma dhano nyaka tim ma tek ni oyudo pile ka pile. Mae dwaro mar chiemo ok rum ga koro kata ichiemo ka wuono ama kata ochiemo gokinyi ok dhimuoni bilo chiemo saa birio gi go dhiambo. Mae ka angiyo kae to aneno ring'o. Ring'o en chiemo no ma ji mangeny e aluora wa ohero kendo iyudo ga ka nyasi mangeny ji tedo ga ringo onge nyasi ma inyalo koso ma ok iyudo ringo. Nikech en gi ma ji mangeny ainya e aluora wa ohero. En chiemo no ma konyo kuom gero dend kedo mano e gi ma omiyo ji mangeny ohere nikech en gi ma nyalo loso dendi e yoo no makare.

Jii nigagi yoregi mopogore opogore ma gitio godo e pur. Yore ma ng'ato dhitiyo godo e pur luore gi puothe kaka rom. Koro ka puothi thin, toinyalotiyo gi jembe kuom pur kata kuom komo, komo puothino. Kata kamano ntierega puodho moko madongodongo ma okinyal puro in iwuon kitiyo gi, kitiyo gi kuer. Koromano e gimomiyo kae ng'ani koro tiyogi tingano mondo, otiyogodo e pur. Koro puodho maduong' ainagi ber ka inyiewo geche gi manyalo konyi e pur. Jokmoko bende tiyoga gi punda e yorego mag pur kaluore gi duong' mar puodhono. Koro kae gima timore en mana pur mang'ano tiyogi gari ni kata tingani kuom puro puothe maduong'ni.

Aparo higa ma okalo ka ne wan gi welo e kanisa wa kendo mane biro e harambee. Jatend wa kendo mca wa Zac okoyo kane obiro e kanisa wa an ema ne oora ni mondo adhi arwake, nikech chieng ne ng'eny ne akonye kuom ting'o ne mavul kendo mar dino ne chieng mondo kik chwade. En tich mane chalo ka gi ma tek but kata kamano no ok otek ainya ne gi ma yot kendo ne ne en ranyisi ma ber ka ne warwkao welo no e yoo no maber kendo ne omiye e yo konyo wa e go harambe kendo kowo solro no e yo ma longo.

Ler en gi ma ber kendo gi ma ochuno ainya e ngima kaka dhano .Kro ber ka ngato timo patik ni oler seche duto kendo seche tee. kendo akarando jogi nyithindo gi to kor amor ainya ka nyithindo oketo ler mbele kendo gi logo lwet gi. En gi ma ber ka saa moro in gi lweti itimo patik ni kweyti ler. Koor ka po ni ichiemo to onego ilogo kisteieko bende nyaka ilogi ,ki iya e choo onego ilogi, nyathi ka oya tugo onegno okuong ologi nikech onyalo keto lwete e dhoge to lwete no olul .kata in ki aye timo tije ni mo opogore opgoreonegno ilogi. kro en gi ma ber ki iketo ler mbele to obiro miyo bed gi mgimamma ber kedo ok ibo yudo tuoche ma nyalo thagfi kakak ich kach gi ma moko.

Riuruok, iwachoga ni riuruok en ga gima ber kendo gima long'o ainya, kendo ka jii oriworega kamoro achiel to en ga gima kelo mor kendo kelo picha maber ainya nikech kue ema waduaroga e kind jii. Jogi ochokore kamoro achiel kendo koro gin e bura. Ginyalobedoni giyalo gigegi ma gine maging'eyo. Mokuongo ginyalobedo ni gin jo anyuola achiel kata ginyabedo ni gin jogueng' achiel maoriwore kendo koro wuoyo kamoro achiel. Jii kochokore kamaa to en gima keloga mor e chuny jii kendo en ga gima kelo riuruok e oganda kendo en gima anyalo jiwo jii mang'eny ni giher chokruok ainagi to kendo magi nyalo kelo kue e ngimagi kendo ber mang'eny ainya.

Aparo kane adonjo e mbalariany, kendo ndalono ne iketowa ga ni kibiro e klas to nyaka indikri mar keto ranyisi manyiso ni ne in e klas kata nne ok idhi. Koro gini en ga gima tek ahinya kendo an aneno kaen gima kawonaga saa nikech seche moko ji ng'eny e klas mondo iyud kama nyingi nitiere ma iket seyi enyingi madwaroreno inyalo ng'iyo ndi. Seche moko jomoko weyo to koro japuonj to paro ni ne ok ibiro e klas. Koro en ga gima ok yot en gima theko kata kamano en gima wadhach godo

Ji mangeny e pinywa ka osebedo ka ywagore ni koso mar pi maler ma gi nyalo tiyo godo. To moloyo to kuonde ma otuo kaka Turkana , Samburu, Wajir osebedo gi ywak mar pi, koso mar pi. Kendo iyudo ka ntiere ka pi nitiere kuro to gin ga pi ma olil .Pi ma olil nyalo kelo tuoche kaka kipindupindu, malaria gi tuoche ma moko .Kendo nyalo miyo iyi kayi. Kata nyalo kelo ni, inyalo kata tho kaluore gi tuoche go. Koro kata kamano osiptende wa kata jogo ma ochung ne thieth, kendo jo ma odewo ngima ji, osebedo ka okelo nwa pi, pigno maler, ma chiegni kodwa kendo wanyalo tiyo godo e yore go mag modho. Aneno ka koro miyo ariyo gi ochiko pigno kendo koro gi mor ahinya ka giyudo pi maler, ma ginyalo tiyo godo e tije gi.

Ng'ato japur moro amora nyaka ng'e gigo madwarore mondo opu opithi kata mondo cham ne odong eyo maber mondo ogol cham mang'eny. Koro gima ochuno dwarore ga kendo ma cham ok nyal dongo kaonge en manyiwa. Koro manyiwani en gima ochuno ken do koro aneno kakoro jogi choko manyiwa ma nyalo bedo ni iuso negi kendo gidhio tiyo godo epuothegi. Sirkal osebedo ka tiyo matek mondo okel manyiwa ma beche olor kendo mano osebedo kakon yo jogo majopur kendo cham gi osebet kadongo eyo makare kendo giyuto mang'eny ahinya. Koro ng'at moro amora madwa donjepur onego ogo patik kendo otim matek ni oyudo manyiwa maber kendo maler moketo e puo

Ji mang'eny ahinya e ogandawa kata aluorawa sani oketo jamni mang'eny kendo gin gi jamni edalagi kata eutegi. Jamni en gima ber ahinya ke ndo en gima kelo nengo ahinya ne jodak ma jodak mang'eny kendo jamni nyalo konyi kuom miyi chak ma inyalo uso kata minyalo chuako godo chae. Ginyalo bende miyi ring'o michamo kata miuso mondo inuang' pesa. Jamni bende itiyo ga godo eyorego mag nyombo koro iyudo ka ng#ato ka dwaro nyombo to kawo dhiang'ni to tero ka jaheraneno. Ma dhiang' ma osenyuol koro en onyalo konyo wuon go eyore mar chak. Koro onyalo nyiedhe moyud chak.

Iwachoga ni en mana ich gi kinda, tich en gima ber kendo ng'ato kang'ato onego otem matek ni otiyo nikech mano kende eyo manyalo konye mondo oyud mare matin. An koth gik mora ahinya kaneno ka koro miyoni oseketo tich matek ken do koro opidho alode e puodho kendo alot gikoro nyalo biro konye eyore mang'eny mopogore opogore. Alot gi onyalo ng'wedo kendo koro onyalo chamo en gi anyuolane kod osiepene. Kata kamano bende onyalo usi gi mondo onuang' pesage motiyo godo tijege ma opogore opogore. Miyoni nyaka bed ni en japur maber ahinya nikech alode oti e laini oti e laini koriere tir ok gidhogore gidhore,

Dhano osebedo kithago gi tuo mar kipindu pindu, kendo kipindu pindu osebedo ka negoji. En tuo marach kendo tuo ma ka ng'ato okawe eyono monegno maber kendo mondo oritre eyo makare, nikech tuoni nyalo negi. Kata kamano jogo ma jothieth osebedo ka ka dhaw kendo mosebedo katiyo matek mondo gikony jopiny kik yud tuoche tuoni mar kipindu pindu koro mae osebedo kareso ngima ji mang'eny. Kendo koro ji mang'eny odak e ngima maber maonge tuoche nikech ginyalo yudo kony madwarore to kendo gidak e aluora maler to daktar be nitiere ma nyalo rangogi kaponi giyudo tuomni mar kipindu pindu.

Chapat chapat en achiel kuom chiemono maji mang'eny ahinya ohero e ogandawa ka. Koro kidwaqro tedo chapat, mokuongo nyaka iting' ni in gi gik madwarore kuom tedo chapat. Mokuongo en ngano, mar ariyo en salad michiele godo. Onego ibed gi pan, ibed gi rarundi gi baono mitene. Gi chumbi, sama itede gima idhi timo mokuongo chuako pi. Ikawo ngano no to iolo e besen to iolo manie iolo pigno e nganono idale maber. Kiseduale miolo nyaka mo moro ewiye to koro inyalo tiyo gi rarundi mondo ilose madwarore alafu ichiele e pan no.

Somo en gino masirkal ma Kenya ka omiyoga ata malo mang'eny ga ahinya kendo en ga gino mochuno. Nyathi ka nyathi nyaka som. Somo sani oseyudo lokruok mopogore kendo iyudo ka curriculum mane itiyo godo chon opogore gi mitiyo godo sani. Sani iyudo ka nyithindo somo, somo ae klas achiel nyaka klas auchiel alafu ochako e praimara alafu sekondar osomo klas abiriyo nyaka ochiko mano sekondar mar joma tindo alafu sekondar mar joma dongo chakre klas apar nyaka apar gariyo. Mano e lokruok ma osebedo kendo sirkal biro ka gi chenro manyiso kaka wach somo biro dhi kendo ndalo ma nyithindo biro bet e sikul gi ndalo ma nyithindo biro loro gi ndalo ma ibiro tim penj.

Nyithindo jatuorega kendo nitierega tuoche mang'eny ma nyithindo nyalo yudo ka gitin kata nyithindo kaok odhi e chanjo ka gitindo to nyalo thago gi nyalo thagogi mbele kae koro en ga tich mar miyo ka miyo mondo oter nyathine ir laktar mondo orange ka en gi chandruok moro amora kata ka nitiere tuo machande to nyathi ka nyathi be nyaka ter e chanjo mondo omone yudo tuoche kaka polio manyalo manyalo keto ngimane bedo matek mbele kae koro nyathi ka oter ir laktar kendo orange kama to konye mondo obedo gi ngima maber kendo ngima malong'o. Okmobi bedom gi tuo machande kendo obiro dak aming'a

Higa mar alufu ariyo apar kod ochiko tuo mane obiro mane iluongo ni korona, tuo kata bed nine ochako e higa mar alufu ariyo apar kod ochiko, to ne ochako landore e higa alufu ariyo piero ariyo. Tuoni ne onego ji mang'eny ahinya e pinje kaka Otaly, USA, China gi India kod pinje mamoko. Landruok neni nyalo miyo olor nyaka sikunde ma nyithindo ne oweyo somo e higano te. Koro kindego nyithindo ne iketo ruako barakoa mondo kik tuono landre kuom jok moko kata kamano lakteche nobiro gi yono mar chanjo ji kendo mar mondo ji yudo kutegi mag korona kendo noduoko tuoni piny

Pinywa ka wan ga gi jo magin jolendo, jogo magin jo fuamb weche. Nitiere gik ma opogore opogore magidwaro mondo tijgi ni odhi eyo makare. Mokuongo gidwaro camera, camera ni ema itiyo godo emako pichni mar gigo matimore kendo gigo magidhi lando. Koro jofuamb weche samoro amora magidhi manyo weche manyien kata weche matuch nyaka ouoth gi camera neni mondo omak godo gik ma otimore kasto jalendo klochopo sechego mag lendo to odhi keto e lendone kendo jopiny biro yudo gima otimore kendo gibiro neno e tv gi mondo gi luw weche matimore kuonde mopogore opogore e pinywa kae.

E pinyka wan ga gi ji mopogore opogore kendo ji nigi timbe mopogore opogore. Thoth ji mabeyo gin thoth ji beyoga kendo nigi timbe mabeyo beyo, kata kamano wan ga gi joo magin jo njore, jogo maketho kwe man e pinywa. Kata kamano sirkal osebedo ka biro gi yorego mag dino ne jogo makelo chapni e pinywa kae gi timbe mag njore njore kaka kuo kata neko. Koro nitiee police ma kitimo timbe ainago to nyalo maki kendo nyalo teri e jela. Koro ji ariyo gi gin jogo m,akoro osemaki kendo koro oter e doho kendo koro iyalokes gi. police kendo ochung' bath gi kanyo ka ogol chik ni mondo oter ji e jela to obiro kawogi achiel kachiel to kendo omakogi to oterogi e jela.

Iwachoga ni somo en gino maber. Kendo somo ema biro yawoni dhoot dhoudi mang'eny ma opogore opogore. Koro ka isomo to in ng'ama ber kendo in ng'ano ma biro bedo mayot konyo kata yudo konyruok. Mae en mbalariany mar Kabarak kendo en mbalariany maduong' ahinya ma nyithindo mang'eny osebedoga ka wero kendo gomboga mondo odhiye mondo giyude gimed sombgi. Koro mbalariany en kanyo minyalo medo sombi kendo inyalo smo gino ma igombo mondo itim higni ma birokaka bedo laktar, bedo japuonj gi gik moko moogore opogore. Koro en gima ber ka ng'ato moro amora machunye gombo mondo oyud tich mbele obi mbalariany mondo omed sombe.

Jok moko ja yudorega gi tuoche madongo manyalo kawo ngimagi kata ng'ato nyalo yudo ajali machuno ni koro nyaka tere e ICU mondo otimne bero. Koro nitierega lakteche mochung' ne timoneji bero kendo kanyo e kama gilonyie kendo mano eyo ma inyalo ti godo ekonyo ng'ano mangimane ni eyo matek ma ochiegni wito ngimane. Kendo mano ekaka ji inyalo konyo e reso ngimani kata seche moko nitiere ga miyo ma ka odhi nyuol to iyudo ka nyathi otamore wuok. Koro laktechegi timonegiga bero kendo konyo gi eyo mar nyuol mapiyo.

E pinywa ma Kenya kae wan gi mbalariany mang'eny, kaka Moi, University of Nairobi. Kabianga, Kenyatta University gi mamoko. Kabarak be en mbalariany ma ji mang'eny ohero. Koro e mbalariany nitierega jogo mochung' kendo gin jotelo matayo sikul nikech sikul ka sikul nyaka bed gi jogo mataye kendo jogo magin jotelo. Kendo magi nyalo bedo achiel kuom gi. Kata kamano tinde somo mang'eny itimo eyorno mar mbui. Koro nitie mondo somo mar yor mbui obed ayot, nitiere jogo mochung' ne siro kendo tayo somo mar yo mar mbui kendo gin ema giketo somoni obedo mayot eyo madwarore.

Laktar gin jok mabeyo kendo jok malong'o ma osebedo ka konyowa e ngimawa e piny ka. Dine onge lakteche sani di ji mang'eny oselalo ngimagi kendo ji mang'eny de onge e piny ni. Kata kamano, wan gi jogo ma odewo ngimawa kendo osebedo ka konyowa, kendo kinde ka kinde kiwinjo ka ituo kata ka dendi ojony to inyalo wuok kendo idhi e osiptal mondo inuang' thieth mapiyo piyo kendo mondo laktar orangi mondo omiyi kony madwarore. Kae laktar aneno ka koro othiedho nyathini nikech nyathi konyuol dwe kdwe min gi nyaka tem mondo otere ir laktar mondo ochuoye sandan makonye e geng'o tuoche manyalo chande e higni mabiro mbele.

Sikunde koriwore gi sirkal osebiro g yore mayot manyalo konyo nyithindo kata jopuonjre. Ema omiyo ne oger negi kuonde ma ginyalo biro kwayo buk, ginyalo biro mondo gisom koro kata kagin gi tich mane oweneg gi japuonj to koro ginyalo biro to gisomo mondo giyud gima dwarore e penjono mondo giduoki eyo makare.

Nyathini nyaka bed ni en gi tuo. Kendo koro okel ir laktar mondo orang gima nyaka bed ni thage kata mondo o ng'e gima tuoye. Laktar kosefuenyo gima thage nyalo miye yath ma ang' ne omuony kata ang' ne omadhi mondo okonye eyorego mag chango mapiyo piyo. Koro en gima ber samoro amora ma iwinjo ka ituo, idhi ir laktar mondo omiyi thieth madwarore.

Nyithi sikul jobedo ga gi wuoth mopogore opogore ka gidhi mokuongo nyalo bedo ni gidhi e limbe kata moko mag yore mag somo, kata gidhi e piem mag penj gi sikunde moko kata gidhi tugo tugo mpira gi tuke mamoko e sikul mamoro mabor gi sikundgi. Koro mano emomiyo sikunde nigi bas. Bas gi ema nyalo konyogi e yore mag wuoth kagidhi e sikul mamoro e timo gik ma opogore opogore.